Ore enasiai enkulupuoni naa kegira aasa oleng tenkopang naa ore teneyay ele kesi nkotinini naa inepu ajo menap kulo tunganak lekotini tengolon ashu tenkiroshi amu ore kulotunganak keeni ake toonkuti olongi ore penyae orkesi nipotunyieki iropiyiani , nelakisho iltunganak aihonka iljajiii orpolisi loibunga apa kulo tunganak naa idol ajo kelakuni ilotungani ashu kirelisi nitoki ake ashukunyie nees inasiai te aitoki ake aas inasiai amu keyiolo ajo tenibungi naa kitoki ake alo alakisho .

Kaidim nanu ataasa eletungani elepresident ledukuya inji tenkopang ekenya ore entoki edukuya naa ninye otipika kenya metaa indepedent ashu metaa keeta haki . Ore eniare nilida iltunganak aigrow economy ekenya. Ore eneuni netareto iltunganak ayau iltunganak lekenya ashu iloshon lekenya tenebo .